Okeree csmgonjwacs nerue, mii kitandet, akeree paipinik chebunee serunek ii mii kitambaet nekakitaen metit i ak korue, miten mashinishek cherikodeni tukun chemiten yoton.